Tuguk che pa kamanut kot missing' che imuchi kenyor en penkini ko en penki, ko rapishek. Rapishek kenyor benkinitoni pa Standard Chartered, Eguity ak KCB. Tugul kora chepo maana che kinyorchin kp tuguk che kikiteche penkini. Ne tai ko mpangoishek chanda, chepo maana missing', che pa kamanut kot missing' ngamu mlangoishechu ko kikiyae tuguk che ma kimuche koput chorik ak konyor. So kit nepo maana, nepo kamanut kot missing' ko kioinik i, kurgotik i, dirsishok i, inatit ne kikiyai ko nepo tuguk che kikuren tiles chan tot kitieche eng' ngweny, acheru kora . Acheru kora akot kipatinik che kikiteche. Chumainichu kikichop chepo stairs amuchi acher kora.

Tuguk che mile piik kot missing' en pichaini ko chito nepo muren ne yae kasit nepo kwonyik. Chito ne mile pich kot missing' ko chito ne akere ne kwonye ako un koriik i ak kopuch koriik. Kasini eng' kutitnyo nepo Kalenjin ko kasishek che topa kwonyik, ko milei piik missing'. Chichi kora nep kwenet ko kelach kit ne kikureb apronit. Ako amang'u kole yae inendet kasit ap kwong'set. Akere chichi kayai kasit nepo kwonyik ne mile piik missing'. Chito nemi keut ap katam ko chito ne murenik kot missing' ne tindai akot natit en suet ne nyinet ak ikere chichitok ko chito ne iune suet kot, kasit nepo kwonyik, imile piik kot missing'.

Kit ne nyone metitnyu kot missing' inaker pichaini ko ropta, petut nan lale asista missing', petut na oo korista kot missing' ak petut nan kapur ko katulugen. Kit ne nyone metitnyu ko petut ap ropata kot missing' en emenyon. Ako en apa kora, kong'et arawet ap mut akoi sisit. Arawet ap mut ko muchi keminsa ko arorwech pik chepoishe eng' ofisinitet. Kimuchi keminsa, kinde tuguk ng'weny. Kopur arawetap sisit ko muchi ko kon maranet ne oo kot missing' ne yache keripgei. Petut kora ne akere ko ne oo asista, petut ne kait keput anan kekes keswek che kikimin.

Kit ne amuchi aaror en ere yu ko mung'aret nepo nganasok che che echen. Amang'u nganasani ko nganaset nepo emenyon ne kikure Narobi. Tese tai mung'aret ne oo kot missing' ene ere yu. Mung'aret ne tai ko ne kialdai ngoroik. Akere chi nepo tieny ne ale ngoriet, chi ne tindai bakit ako alen werto ne aldai ako ngoroichu kialdai ako ngoroik che long'ishek. Akere kora kit ne tese tai, mung'aret age ko ne kialdai miwek. Chito ne aldai miwek ko ka inde miwek che chiket kiit ne kikure wheelbarrow ne kikotortaate kechang'ete ole mi pik che ale. Akere kora pik che tese tai ak poishonywan ko amang'u koyapu alak poishet, kopendi alak poishet. Pichotet kp chun akere kolanye kit ne kikuren stairs. Akere kora en tapan yun koriik che amang'u ale kikimbwandai. Imuchi ikombwan chito ak imeny.

Kiit ne tai ne nyone metit nyu inaker pichaini ko akere poishet ne amuchi anyo apelchigei nepo kasit ap serkali. Akere , kiit ne nyone metit nyun netai korok ko aaplaan anan acheng' asam kekona lesenitnyun nepo ketet ap karit. Akere kora amuchi acheng' kit ne kikuren passport ne amuchi apoishen awa ematunwek alak. Ako kit kora ne nyone metinyun inaker pichaini, ko acheng'chigei anan kit ne kikuren marriage certificate ko kit age ne amuchi acheng'chigei. Kiit kora ne nyone metitnyun ko yan amache anyitchigei anan ayat biashara, ko amuchi anya arejistan en kampunini akere kora ni kukren Ecitizen.

Pa kamanut kot missing' kerejistan kit ne kikuren SHA en kokwet. Chang' pik che miten kokwet che matindai uwezo anan che imuchi kolipan sipitali yan kamiansa icheget. So kararan kot missing' eng' kokwet yan karejistan pik ak kopelchi gei komuch ngonyor mianwek alak tugul kou tung'wek i, cheptikanit i anan ko ki age tugul ne kaiim portanywan. Ko muchi ko pa sipitali akopa konyor kanyaiset icheget. So pa kamamut kot missing' yan kasirgei pik asi nda nyone nyasutia age tugul, komiansa ak kimut sipitali ko muche konyor kanyaiset ko mapoishen rapiin alak tugul. Kararan kot missing' ngo sir gei pik ngamum en kokwet ko chang' pik che ma imuchigei anan ko matindai rapiin.

Chang tukuk chebo komonut chomuche ocher en pichaini kinetaa ko koroker pichaini ko ng'anaset neoo nebo Nairobi, akoo kinetaa nomuche ocher ko korik chekikiyaen tukuk chebo beiit nemii barak kot mising, ocheru korik chekikombwondo, ocheru okot tukuk tukul chemiten korichutet, ocheru okot ketiik kora chemuche kokonon koristo nekararan, ocheru bakaa oinonin okeree, toos silang'et nebo beek chekororonen, ocheru akot susweek chunyolilen chekororon yoe elomi kokararanit kot mising, ocheru bakaa okot boldet neleel nekonu robta, ocheru okot chumoinik chuun kibobarak chomong'u, ocheru okot karishek chokeree chebendote en laam, ocheru okot laamit non ng'amun keyai laamit koboo kiit nebokomonut kot mising.